Nyasi mar riwruok en gima Nyasaye ne opuodho. Omiyo, ji ariyo, ka oherore to en gima ber. To joma oherore nyalo ga dwaro ni mondo gitim gigo mopogore opogore, ma omiyo gi rapar kendo bedo kaka rapar mar hera margi. Omiyo kata kaka ng'ado kek mano nyiso hera, nikech gimako pala, gin gimako pala ji ariyo ka giriwo lwetgi kendo ging'ade, ka gimor kendo ka gibuonjo. Mano nyiso hera.